An aero rabolo ainya. Obed rabolo mochiek, obed rabolo motedi kata otede nochiele kata oboke an aero rabolo ainya nikech awinjo komit e dhoga to kendo obomiya gigo ma denda dwaro mondo okonya.

Inyalo chame kaka en no matiende ni kisepone tiluoke, tilawe maler kaeto ichame. Kopogore gi mano to inyalo loso kode jus kaeto imadho. Yoo machielo minyalo chame go be en ni inyalo kike golemo moko kaeto ichamo.

Mae tij pur mar ninga' niang' onogo osebete kendo okete e tinga. Dereba riembo tingatinga kochomo kuma kambi mar sukari nitie. Otero niang' e kambi mar sukari mondo ous ne weg kambi ma biro tiyo gi niang' no loso sukari kaeto uso ne jii e chiro.

Ikawo ochele tichwako e pii e pigni nyaka bed ni iketo moo matin to kod chumbi. to ochele chi twak machiegi. Kaeto ikawo waru tipoko kisepoko tibi ting'ade matindo e size midwaro tibo kawo kitungu gi nyanya tichielo kamorachiel kaeti kete waru ni ni tiloko iloko to waru chiek . Bang' mano tibo loso karot gi hoho kamorachiel kaeti olo mchele e iye tiloko timiye dakika moro matin kaeto itoko chiembi e san.

Mae pur ekang' matindo miluongo ni small scale farming . En pur ma itimo kipango tael mag gari kata ilose kod jwendni odende gi dho ngere ni conical gardens gin gigo mipango ka dhi malo to kako dhi malo e kano medo bet matin. Kaeto iolo loo e iye tipidhe alot sanasana itime gi jogo manigi loo matin mok nyal keto puodho maduong' mar alot. Tokonyo ahinya e weche mondo kik jii chandre gi chiemo to kendo mondo weg puodho go oyud kaka giloso pesa bang' ka giseuso alot.

Polise kaachiel kod jopiny ne rango ringre jogo mano sebedo kolal ne oganda gi. To noyud kowitgi e kware machon e boma ma Narobi. Jogo mane wede gi oselal ne gi nojiw mondo ochop e kar kano ringre mar city mochuary e boma ma Narobi mondo girangi gine kadi po ni wedegi ne nie achiel kuom jogo manokwany ringre gi.

Olemo nikod ohala en ni nikech jii te ok opidhe e mieche gi to ok giduto magiyudore saa asaya. Koro ka en kinde machunga, to machunga iyudo ka nie chiro mang'eny to ohala ni nikod nengo nikech olemo nigi jing'o maduong' e del todwarore mondo jii te ochame mondo giyud kaka gikedo kod tuoche ma moko.

Mae kar thieth matin mayudore e mbalariany mar TUM okonyo nyithi skul pile ka pile kapo ni nitie ma dende lit kata ma dende ramo. Ochopo e kar thieth mondo one laktar mondo oyud konyurok kata oduok rem ma en go.

Geche ni e toke kanyo ma nigi nengo saidi. Kaeto rowere go bende orwako lewni koda ka wuoch manigi nengo. Rowere go owuon nigi nengo nikech gin e jotelo mabiro e piny mbele ka .